Ore eninko peyiee ibelekenye enaa bayee netaa ore biashara pokin teneyiu neendelea naa lazima peyiee ire register oltunganii biashara ino metaa keyioloi te government metaa mikisumbuarii ajo koree inkardasini ene Biashara melon nejii iyasitaa illegal business niloo aaitayu inkardasini innonok te cyber peyiee andelea teleleki

Oree eninko peyiee iisum oltunganii peyiee eyilou ena siai eunoree ee sorghum millet naa lazima peyiee iifunza oltunganii ajoo ketiajii ebuluu aitobirakii ashua ketia kop naaji idim ai aatakuu peyiee eekuu teneuni naa kitasiekuu nkaitubuluu nitasiekuu irmatundaa lenaduoo siai ashu lenaduoo unoree naasitae e sorghum miliets

Oree enkabila kuna mimea nanyorr naa noshii naabulu asiokii noshii naa tenimibukaki enkare neyee neeku kifaa paa kesiekuu embukunoto niboyoo sii imoyiaritin erishata pookin nisaidia ilntunganak metaa kebulu si ninye neiokii ilntunganak atum mazao

Ore eninko tenetumii enaa bayee naa kengas oltunganii ayiolou ajo emaa ena ground shamba kajii iko teni rotate metaa keun nkabilaritin oo ntaikin toorishat tofautiti tofautiti peyiee iboyoo imoyiaritin oree enkae nisaidia atubulu enkaitubului ashua enderit tenaduoo kop metaa kesiokii enderit aitubulu nkaitubuluu erishata pookin

Oree sababu naishoruu metaa kanyorr enaa siai naa oree erishata pookin nabulu nisaidia aibok osinyai metaa menap enkare metaa kenyaa inkishu ,nguesin metaa metum esumash oree si enaa naa kidimi naaji atimirr too ngotelini ashua ilntukai metaa biashara oltunganii neeku oree ena siai ilepunyiee uchumii erishata pookin

Ore sababu ena siai ashu aa ee esiai eunore e sukuma naa kisaidia iltung'anak enkata pookin ashu aa erishata pookin nanyamal iltung'anak amu ore sukuma naa endaa tayari nanyai tolduka ashu aa enenyai tiang' , naa ore sii sukuma naa endaa tayari naidim naaji oltung'ani atimira netum iropiyiani naiendelesayie shughulini enyenak ashu elo apik nkulie wuejitin alaakinyie nkera fees neeku ore ena siai e sukuma ee kifaa pee ees iltung'anak peyie iendelesa ninche kibiashara ashu iendeleza ninche kiuchumi.

Oree entokii nagiraa aasa tene naa kigirae aitayuu spinach tolchamba peyiee emirii peyiee etumi mpisai nainyangunyie embueguu naitokii aun tekuu ene tipat ena siai too muruan tofauti peyiee etumii mpisai naimuu enkiremoree

Ore eninko tenintobirr ena siai ooo nkitunguni naa ingas aunishoo oltunganii nigeluu inganayioo loosiokii aabulu enkop sidai oree peyiee iidip ategeluu niloo aun nintayuu tolchamba nipik irbenia peyiee etumokii aatoyitoo ashua nipik irbenia peyiee eekuu kenapayuu tenkarii nitum order nimirie naduoo kitungunii inonok metaa oree ngumok neme ene matumizi yiank nitumoki aai supplier ayaki customer

Ore eng'eno niyeu oltung'ani piitumoki ataasa esiai ashu enkiremore oornyanya naa lazima peyie iyata enkop enaduo niremishore ashu enaduo nipik oladuo shamba lornyanya linonok, lazima sii pee eeku ketii enkare tayari ake enaduo naitu naipampieki irnyanya aapik irnyanya pee mitoki aatoyu, niing'ar ewueji ino metaa menya ntokitin, metumoki ng'uesin aatijing'. Ore iyiolo taa ng'uesin naa ntokitin naijo inkishu ashu nkooli, nitumoki aikara peyie eeku ore erishata pookin ning'ira oltung'ani airemisho naake save wueji inonok natii naduo mimea inonok.

Oree enaa siai enkiremoree oo mayembe machungwa naa kegiraa andelea vizuri tenkop nikitii iyiok amuu Ore itunganak netaa oloiremishoo amuu etayiolita ajo ketii enkiremoree faida neeku kepuo ilntunganak negeluu inganayio nepuo aaun nitotii ninje metaa meetaa ntokitin nagiraa aisumbua netumokii ainguraa metaa oree enkata pookin naishoo nitayuuni ilookuto metaa mandala neeku etaa ena siai ene tipat oleng

Oree enaa siai enkiremoree oo pawpaw netaa ene tipat oleng too ilntunganak pookin oositaa biashara oree enedukuya naa enikonii teneuni kengasii aun ninje too mpuyai netumokii aanoto intona ni transplant niyaa enkae ground nepuei aunie nitumokii ainguraa endaa ino peyiee ebulu te urahisi metaa mibung disease netaa ena siai ene tipat oleng

Ore eng'eno naata kuhusu ena kipirta e pawpaws naa ore enkata pookin nauni naa ore enkata pookin naunisho oltung'ani ashu enkata pookin naterrerena oltung'ani oladuo shamba lenye neeku etabaua enkata nabulu mazao ashu naivunai mazao oladuo pawpaws naa keng'as oltung'ani aing'oru ajo kekuto kulo ashu kitu ee kainyioo ifaa pees oltung'ani peyie etumoki ataa ee oloitayu irng'anayio sidain ashu irng'anayio letipat tooladuo tokitin lootuuno lenyenak.

Ore entoki nagira aasa tene naa olairemoni logira akesu ndizii lenyenak ashu ndizi tolchamba lenye, etuuno apa ninye ndizi erishata naado ashu enkata natuuno apa. Ore peeun niidip aipalilia, nidip atipika enkare, niidip aing'uraki fertilizers, embolea, neeku etubulutua siinje nepuku mazao naapa naagira oltung'ani siinje ayeu nepuku. Neeku etabawua erishata naitau tolchamba nelo alo apik atua aji ashu elo alo aya osokoni peetumoki ashomo atimiraki ircustomani pookin looyeu ashu iltung'anak pookin looyeu nitumia enaduo daa olchamba.

Oree entokii nalotuu idamunot tenadol enaa naa esiai ee ovacado ashua enkambuni namirakini peyiee epuo aitayunyie ngulie daiki netaa ena siai enetipat oleng too ilaremok pookin ishooo ninye mpisai netum motisha naitokii aunie ovacado nimiraki enkambuni

Ore entoki nagira asa tene naa olairemoni ele logira aaosh imaua enyena olchani Ashu aaosh imimea enyena olchani pee etumoki ataa meibung ingwesi Ashuu meibung imoyiaritin. Neeku ore enasiai netaa enetipat oleng ashuu etaa enemaana tooltinganak pooki looiremisho keifaa neyiolou oltungani Ajo kakwa kiek eifaa newosh inaduo maua enyenak ashuu naduo aitubulu enyenak peyie neeku meibung imoyiaritin ashuu peyie eeku meeta imoyiaritin erishata pooki neeku ore enasiai netaa enetipat oleng tooltuganak pooki oiremisho ashuu tooltunganak pookin ootii esiai enkiremore.

Oree ebayee naitiship tena siai enkiremoree ee watermelon naa biashara sidai ena naa entoki nayau iropiyianii netum iyoodai sidain neeku ene tipat ena siai amuu kitopirr enkop kibungiee enderit naa entokii naitiship ilntunganak tenenyaa amuu keeta afya tooltunganak pookin

Oree engeno naata napirta ena bayee naa watermelon agirae aitayuu tenkop ashua tolchambai peyiee epuoi amirr too sokonini ashua atimirakii irkastomani netii sii iloitumiyai tiang neeku oree enaa siai netaa ene tipat oleng amuu etudumua ilntunganak kumok nisaidia sii erishata niyieu ilntunganak mpisai

Ore irereteni looyieu enaa siai ooo machungwa naa oree enkata pookin nagira oltunganii aas irereteni peyiee eun naa lazima sii peyiee eekuu keeta sinye irereteni peyiee iboyoo imoyiaritin ashuaa eeta osokoni lolo aamiriee iladuoo machungwa penyanak peyiee meeku oree irmashungwa pookin naa oloyumiayaa tiang paa oree iloitayuni nemepuo waste aahua pee eyiolo aaiboi imoyiaritin pookin payiee iboorii erishata pookin nagira ninyee airemisho

Ore ena bae or pineapple enikoni tene tumi naa kifaa pee euni te wueji nepir osinyaei ashu te wueji sidai enkuluponi ewueji neidim aitubulunye asieki ewueji si naa metii muyiaritin naibung peyie etumoki oltungani ataa teneun nemelo asara eunoto ashu nemeitoki si ninye atum challenges ekata pookin nagirae aunisho neaku ore ena siai netaa enetipat oooleng toltungana pooki erishata pooki naunisho iltungana isaidia iltungana aisaidia ailepunye ninche te biashara.

Oree embayee naitiship tena siai ornanasi naa mimea namelok netonyora si ilntunganak kumok as biashara neyaa enkambuni nitayuu j juices tofauti imbunga ena siai ilntunganak enkataa naado ishooo nijne mpisai endaa nilepunyie maendeleo

Oree esiai ee ndimu neetaa ene tipat too ilntunganak too ilaremok ogiraa as ina biashara amuu oree ndimu naa mimea sidai enkataa pookin nagira ilntunganak airem nitobirr enkop neeku enetipat tenetumii osokonii nibooo sii imoyiaritin nitayuu si ntokitin tofauti teneyai factory naitumiyai

Ore eninko pinya ena toki arashu pinya ena daa naa ore ake peyauni osokoni enkata pookin naitayioki te mukunta ashu enkata pookin natoduaa sininye olopeny ajo etaa edaa enoshi naku ashu etaa enoshi naidimi naji atimir , naa ingas ake oltungani ayau osokoni , nilotu amiraki irkastoamani . Ore iladuoo kastomani litimiraka , nepuo aikaranka , nepuo osokoni , nepuo aikaranka netumoki ainosa etaa endaa ashu etaa entoki nemelo airabikia ninche enkata pookin nagirae ayier.

Oree irereteni ooyieu ena baye naa oree enkata pookin natunokii naa kifaa nitashekii esidai peyiee etum afya sidai peyiee ebulu teseriani metaa imoyiaritin naibungita neeku oree esiai enkiremoree ena daa naa ki tofauti miijo irpayek naa miitaji enkare sapuk

Ore oltung'ani pookin oyieu neyiolou ena siai enkiremore naa ore enikoni tenisumi naa ing'as aiteng'en ee eniko teneunisho ashu embeku sidai nageluni ashu enkop naidip aitubulu inaduo aitubulu asioki, ore pee inteng'en ninye pee iidip atayiolo niliki nkoitoi naifaa neunie ashu enkare eniko tenetuminaduo aitubulu enyenak enkare peyie etumoki aatubulu niliki sii venye naing'oru osokoni naajii ashu osokoni tayari oidim atimiraki, neeku ore ena siai naa netipat oleng' ifaa neyiolou iltung'anak erishata pookin nagira aunisho.

Ore esiai enkiremore ormatunda pookin laijo irmaembe , irmashunkwa, irmaisurin naa kifaa penyikakini ashu peuni tewueji sidai osinyai ashu sidai enterit peyie etumoki ninche atubulu te uraisi netumoki ninche ata ki survive. Ore enaduo siai naa keyieu nenyikakini peyie epiki ashu pingurari pookin iladuo matunda lotaa tayari peku peyie mitoki aiwosa tolchamaba ashu mitoki ainyiala irkumok tolchamba , nitoki aya oladuo tungani ashu oladuoo biasharai loasita enaduoo biashara asara.

Ore ena siai netasapuka oooleng te nkop te kop ang, amu ore etoki naitasapuka naa ae kuluponi ina kop ashu ekirowuaj ina kop venye enatiu, netaa ore kaitubulu pooki onauni erishata pooki netaa kesieki aabulu amu, etaa ketum ebulunoto asieki amu kitelelek ninye enaduo sarngab ashu enaduo terit enaduo kop ometubu asieki kwa urahisi, neaku ore kuna aitubulu etaa nee maana oooleng ashu etaa netipat ekata pooki amu ore ekata pioki naunisho iltungana nisaidia iltungana metaa ekesare ekata pooki naunisho.

Ore eninko pee iisuum oltung'ani pee eyiolou ena siaie judiciary filing system naa lasima oltung'ani pee eyiolo esiai nagira aiendelea te siai esheriaa ashu te esiai e judiciary peyie melo ake oltung'ani nepong' nees embaye nemifaa pee eas tenaduo wueji ashu aa pee elo nepong' nees ntokitin nemifaa, neeku kifaa oltung'ani pee eeku oloshi loielewa kila kitu nagira aiendelea tinewueji, kakwa biasharani ifaa niendelea kakwa mifaa neesi peyie etumiki sininye ataa oltung'ani loibung' keon ashu loibung'aki keon enaduo siai niendeleza aitobiraki meeta challenges naagira aimaa ashu aret iladuo tung'anak metaa mee asara eeya.

Oree eninko peyiee inyaa enaa daa ashuu piinya enaa aitubului naa ingas aanguraa tenaa kekuu ashuu venye ninguraa tenaa kekutoo inganayioo lotiii atua kaji inko teninya peyiee mikiaribiiki ake ashuu peyiee mikinyalakino erishata pookin ninosaa oree enaa naa entokii etipat teneyiplou ilairemok lenkulukuoni peyiee eyilou enikonii teenenye nkaitubulu

Oree enaa siai naa kisapuk oleng te enkop ang oree entokii naitasapuka ena siai naa climate ninye naitubuluu kuna tokitin oree peyiee ebulu nidim ilntunganak aaitumia te utamaduni ashua too nkoitoii tofautiti nimrr netum mpisai ashua market neeku etaa ena siai enetipat erishata pookin naagira ilntunganak andeleza biashara ooo ngurkurtok nabulu

Oree entokii nadolita tene naa adolitaa eselenken noo mama naagira ninjee as biashaara naagira ninje aaitodoluu intokitin naamirita imiritaa enaa isabunini loitukuyiekii inkaik iljitii nkilanik pookin ntokitin pookin naasieki usafii neeku oree kuna noo mama naa kegiraa ninjee aanyok aendeleza biashara enye aas esiai enye ooo inkaik peyiee etum ninje mapato enye enaike nanya enaa ake

Ore engeno naata naipirta ena baye naa oree ena naa nkaitubuluu itayioki tolchamba nipiki eweujii sidai safe peyiee minyala ituu eyai osokonii ashua ituu enyai tiang neekuu etaa enetipat oleng enkataa pookin nagirae ai store mali peyiee eyai osokoni

Oree irereteni latoningoo kuhusu enaa baye naa oree kulo matunda naa ile faida oleng te afya oltunganii kihitajii neeku oree ena bayee naa enetipat erishata pookin naagira ilntunganak aas irereteni venye nanya endaa ashua naitobirr iseseni lenye nekeuu oree erishata pookin naunii kulo matunda kidimi aainosa Idim aitukuo ninyaa nejia ashuaa isaidia ilkulikae tunganak idim sii aishoo lele latia peshoo peyiee itum eretetoo

Ore ena siai netaa sapuk oooleng too kuapi ashu too kuap ashu too muruan tofauti tofauti amu eyamua iltungana ataa ilairemok ashu etaa ore esiai e ukulima netaa kiasieki pisai alang ashu itasieki faida alang kulie biasharani, neaku eamua iltungana laa esiai ormatunda taata egira iltungana aas neku ore esiai ormatunda nepuo aakesu nepuo taa abob neya osikoni nepuo aamir neishori ninche ropiyiani ashu eibelekeny laduo matunda opisai neaku etaa esiai nagira aitasieku faida to losho pooki lotii iltungana.

Ore intokitin nadolta tene naa kadolta huduma center e Kibra, adolta ene Turkana, ene Lamu, ene Embu. Ore esiai e huduma center tolosho pookin loii ilung'anak naake isaidia iltung'anak iladuo lotii ina area aishughulikia ninche too siaitin pookin e registration naa saai registration ee e-citizen, enaa registration natumieki IDs. Nisaidia iltung'anak oleng' ailepunye ninche ashu airegister ninche tenaduo siai peyie etumoki ataa meeta challenges naagira aaimaa enkata pookin nagira aing'oru ashu aapuo aing'oru IDs peetumoki sinche aanoto erishata pookin oo siaitin tolosho.

Oree eninko peyiee isum oltunganii peyiee eyilou ena siai naa oree ele nganayio na kifaa peyiee eerie mitokini iishoo metubulu aipita kiasi amuu kinyel ninye enderit tenibunga oonkulie aaitubulu naa keyau inguesin naijo olotorok ilasuriak tenebulu neeri aasioki eeri metisidana peyiee mitokii ai spread kila mahali angata pookin naagira airemishoo

Ore entokii nagiraa aasa tene naa ilaremok kulo ashua ilntunganak loogiraa airemishoo oree entokii nagiraa aitobirr tene naa embolea naitushulakii oo ntokitin tofauti tofauti ki special enaa boles naa keuniekii ntokitin pookin enaa nkaitubuluu pookin peyiee ilepuyiee ninyee afya peyiee itasiekuu ntonaa nibung enkap aasioki teleleki neeku etaa enaa bayee ene tipat enkataa nairenishoo ilntunganak

ore entoki nangira asa tene.na watalam ashu iltunganak lositimani, lontai kulo loyau iltai ninche oingira aitengen ilmasaai, venye naji naidim aitumia lelo tai, ton nkajiji, naunieki mimea naijio green house niaku ore ena siai na enetipat oleng, eyauta iltungana maendeleo, funza ilkulikae venye naendeleza. meeta keas esiai ata a kewarie, ishiu iltai niaku ore ena siai netaa enetipat oleng, enotito iltungana engeno sininche, ajo ore esiai e greenhouse ashu ore esiai napiki iltai atua green house na kisaidia oleng aitubulu mimea, ashu eta enetipat oleng, erishata pooki nangira iltungana airemisho,

Ore eng'eno ashu mbaa niyeu piiyolou ena siai ashu pias ena siai naa kifaa oltung'ani peyie eeku keyiolo ajo kakwa mimea i changanya ormukong'o, kaamaa ormukong'o kanyo itobir te nkop ashu kinyel ee kakwa mimea sii ifaa peeuni tormukong'oni pee mitoki aya nafasi pookin ashu pee meeya enaduo rishata pookin. Ore sii enkae toki naifaa neyolou iltung'anak naake ifaa neyolou ajo kore ormukong'o naa keeta siinye faida ni enyenak ashu keeta siinye importance enyenak amu kidimi aatimir, nepuoi aitaunye irgoso, nepuoi aitaunye nkeenda. Neeku kifaa pee eyolou iltung'anak faida ni ee mimea pookin naagirai aun ashu naagira aabulu te nkop.

Ore peyiee ibelekenye enaa bayee oleng te nkop ang neetaa kedolita ilntunganak ajoo Ore esiai ee greenhouse netaa ninye ene tipat ashua enee maana along ake teneloo oltunganii aauni intokitin tafaouti nimkararo amuu Ore greenhouse naa kitasiekui inaitubulu netaretoo si ilntunganak metaa tenelotu oltunganii oyieu imau ashuu inkulie aaitubulu ake naa idim atimirakii ata ituu eekuu peyiee eloo aaitaa enda neekuu ene tipat oleng

Ore ebayee naitiship tena siai naa ore enkataa pookin natunishote ilntunganak to ilchambai sapukin loshii naa tatizo naaji teniremii ilntunganak naa kidim ake aayau imashinini nelotuu aasiee enaduo siai ee harvesting neeku Ore enaa siai naa enetipat oreshata pookin nairemishoo ning'oruu imashinini naitayuunyiee anaa duoo daa

Ore sababu naisho metaa kanyor ena baye naa ore ena baye naake itiship enkata pookin nairemisho iltung'anak lazima peetumoki aatun nkujit ashu nkaitubulu tormutaron ashu aa too laini obo peetumoki ataa ee iraisisha erishata pookin nagira aabukoki enkare, enkata nemeetai enchan nee kebukoki enkare te urahisi. Ore sii ena naake iibung' idolta elde sunyai logirai aadumu ashu aitobir irmutaron naake iibung enkop metaa ore inkaitubulu naa inoshi naake strong sininye ewuei nibung'ita meeta entki nagira aisumbua aimove move. Neeku ore ena siai oo nkaitubulu kifaa nipaliliai, kifaa sii nenyikaki iltung'anak enkata pookin nagira aabulu peetumoki aishughulika aishughulikanare enaduo siai.

Ore mbaa niyeu pias ena siai e online ashu pias research e online naa lazima oltung'ani piiyiolou entoki pookin naba naa eniyeu, lazima piata account, goggle account ninteng'eneza ashu account enaduo nintumia pias enaduo research ino oltung'ani, peyie ee mintoki apong'ori ashu mintoki aitumia nkulie fake information ashu ilomon lemesipa. Neeku lazima piing'oru esipata siiinye iye oltung'ani enetiii ning'oru ilomon aikilikuanu nisearch too nkulie website, neeku ore ena siai nee ene tipat oleng' peeyiolou iltung'anak enkata pookin nagira aas research.

Oree sababu erishata pookin naasi enaa siai naa erishata natunokii inkatubuluu neeku meetae enchan ashua neeku imina enchan oree sababu enaa siai naa oree enkata pookin naaki imina enchan lazima peyiee ipik enkare peyiee mitokii atoyuu nimitokii atum imoyiaritin ashuu nemetoyuu tolchamba nimaniki kiwaa asaraa neeku lazima peyiee ebukokii oltunganii enkaree peyiee etumokii aataa enaduo daa ashuaa eekuu te urahisi peyiee ebuluu nitumokii aai harvester ashuaa aaitumia tiang enkataa pookin

Ore ena bayee paa enetipat ashua ene maana naa ore enkataa pookin naagira ilntunganak aramat imasaa enye naa kifaa peyiee tenaa inkishuu are ashu uni etaa oltunganii neyen peyiee menyaa olchamba peyiee etumokii aataa noshii nadaa tiang newok enkare tine neekuu mepuo aisumbuarishoo anyaa ilchambai ashua egiraa aisumbua ilntunganak loota ilchambai neeku enetipat ena siai

Ore entoki nagira aasa tene naa olairemoni ashua ormukulima oladuoo logira airemisho ,ninye iafekta imoyiaritin ashu etamoyia inaduoo tokitin nagira aramat. Niaku ore ena naa kifaa nenyikakini ashu kifaa niboori eishata pookin nagira iltunganak aun inaduoo mimea enye ashu inaduoo aitubulu kifaa niboori peyie eeku kidimaibooi imoyiaritin pemitoki affect ashua pemitoki ayau asara toolchambai

Ore entoki nadamu tenadol ena Siaii, naa kegirae eeh etayioki mimea tolshamba Ashu itayioki intokitin naiko spinach ,skuma, tolshamba, neeku kegirae ninche aipack peyie etumokini awaita laduoo asokoni lopoii aamirie ashu eyae enetii enaduoo kop natiii osokoni lenye, peyie etumoki ashumi atimirr teleleki ashu peetumoki atimirr peetumoki ataa me kumok tiang too naduoo naitumiyae ashu mee kumok asara kata pookin nagira iltungana aitumia neeku kore ena siai naa enetipat oleng ashu esiai naa kifaa peeyiolouni peyiee eeku kiready oladuoo sokoni lopoi aamirie naduoo mpuka.

Ore ena siai pee ene tipat ashu pee ene maana erishata pookin nagira iltung'anak ee aapik iltakitakani tenebo ashu aa ndaikin tenebo, naa ore ena siai ore teneturori enaduo daa niaosa piosa ninyototo neshula oladuo sunyai ashu etushulare enaduo terit, netumoki aishoo enaduo terit nguvu, naa ore ake peunieki inkulie mimea nebulu aasioki ashu nesioki aaku erishata pookin nagirai aa aunishore. Neeku enaduo terit fertile, neeku keeta afya naitubulunye inkaitubulu nemitoki sii aibung'ie imoyiaritin ashu nemitoki aata inkulie challenges naitoki aimu aiyepu inaduo daikin.

Ore ena bae pe enetipat temurua ang ashu tewueji natii netaa ore iltunganak logira sininche airemisho netaa kibung sininche esiai enkibungata osinkir peyie etumoki ataa ore isinkir naa endaa sininye nanya irkulie tunganak ashu nanye toonkutelini nenyae sii toonkulie wuejitin oltunganak anaa wuejitin netaaniki inaposha enkare. Nepuo iltunganak neitobir inetii , nepuo amanaa toomelii , nepuo aibung iladuoo sinkir , neponu anya endaa ashua neponu amiraki iltunganaka tosokonini peyie etumoki sininche ataa ketum impisai enche eanake naidim aisavavie.

Ore embaye naitiship tena siai naa ore enkataa pookin nagira ilntunganak aibung isingirr ashua enkataa nagiraa aaitobirr imelii naa irkulie tungank ishoritaa mpisai egiraa aitengen ilntunganak venye naai fish neekuu oree ena siai naa entokii ee tipat oleng kisaidia ilntunganak enkataa pookin metaa menyamal si ninye ilntunganak oree enkata nimeeta isiatin nepuo aaitayuu iladuoo sinkir nepup amirr nepuo atum endaa enye eenaa ake

Ore entoki nagira aasa tene naa kulo tung'anak loitayu isinkirr ashu aa iltung'anak kulo loonya isinkirr kulo loitaa biashara enye naa enoosinkirr ninche loogira aipark imelii enye ashu imbooti enye tenkalo enaiposha peyie eeku ninche ready esaa pookin napuo aitayu iladuo sinkirr ashu enaduo saa naitalang' iltung'anak enkare, neeku ore kulo tung'anak lasima pee etayioloito sii aatarr enkare lasima pee eyioo eniko tenitau iltung'anak tiatua enkare esaa pookin metaa tenedoiki oltung'ani enkare nera ready peyie epuo aitayu amu ninche naa ooyiolo ena siai pooki enkare.

Oree enaa siai enikunarii tenkop ang naa kegiraa andelea aitobirakii amuu etaa oree ena siai enkitayunotoo oo sinkir netaa kigiraa andelea amuu etaa tenitayuni isingirr nepuonunui aashe tekolong netumoki aataa fresh neeku Ore ena siai neetaa ene tipat oleng erishata pookin naagira ilntunganak as biashara ooo sinkir naijo omena

Ore ena siai naa kisapuk tenkop aang .oree esiai oo sinkirr etaa oree ilntunganak otaaniki inaiposhaa netaa ina siai eesita kitobirr inetii oo melii netumokii aibunga isingirr nemirr nees biashara peyiee isaidia ninje enkata namanyal ashua enkataa nayieu mpisai netumokii ayendeleza biashara peyiee isaidia si ninye nenyaa enaa endaa etaa ene tipat oleng

Ore eninko peyiee iisum oltunganii peyiee eyilou ena siai ena tennis table naa ingas aingoruu ilntunganak oota passion oyieu nes enaduo siai laduo oar enaduo pira netumoki sii atayiolito aibunga too lukuny ajoo kifaa nerr niliki ilntunganak rules nintengen enikoni tenerii enaduo pira enikoni teningorr oladuo opponent lino oree ena toki netaa ene maana oleng amuu etaa talanta tooltunganak kumok ishoo ilntunganak epuo enkadorr nitum ngurrman neekuu ene tipat oleng ilepunyie ilntunganak talanta

Ore entoki nalotu ndamunot tenadool ena naa maendeleo ena sidai oleng' ashu maendeleo etipat enkata pookin torpurkeli lotii enkolong' ashu toowuejitin nemetum ositima negirai aitumia solar metaa ninye nailepunyie enkare ashu aa metaa ninye nainok iltaai pookin le security peyie etumoki aiendeleza ninche ashu etumoki aiendelea kimaendeleo sininche netum aataa meeta insecurities kumok neeku ore ena siai etaa enetipat oleng' ilepunyie iltung'anak isaidia iltung'anak metaa ketum nkariak isaidia sii iltung'anak metaa ketum security netum iltaai netumoki aisaidia sininche metaa kiidim ataas imbiasharani enye dama okewarie.

Ore ema baye netaa ene tipat oleng' tooltumanak loogira aaramat ilukung'uni, kifaa lukung'uni nishori olchani ashu nepiki olchani ing'umeshin ashu aimie olchani inkutukie peyie etumoki ataa ataara moyiaritin tofauti tofauti naijo emodoni, laijo ee entiroto oo nkutukie metaa ke keeta nkukui emoyian po yoyote. Neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng' ilepunye iltung'anak amu etaa etaa ketumoki iltung'anak ataa mee nkukui enye, megira sii nkukui aiteseka, etaa tenemuoiyu elukung'u naake etum ake olchani eneyau. Neeku isaidia ena siai iltung'anak oleng' ailepunye ninche metaa kisaidia nche ilukung'uni enye.

Ore entoki nagira aasa tene naake egirai aifuga, olafugani loo nkukui logira aitoti ilukung'uni enyenak peyie etumoki aanoto endaa, netumoki sii atoishoto, netumoki ataa kumok aatoponari. Ore ena biashara oo lukung'uni nilepua oleng' tormanyara ashu tooltung'anak pookin amu esiai nalelek mee sii duo esiai nai naa naitagolisho amu ilukung'un ake incho es incho endaa, nipikaki ninche inkariak, niramat ee neeku ore teneisho nimir irmayai, nimir sii sinche ilukung'uni neeku biashara ino ina ning'ira aibung' oltungani enaake. Ore sii ilukug'uni naa iyoiolo naaji enkolong ninyamal nemiata inkirik ashu niyata ilomon, iindim sii naaji ateyiang'aki ilomon linonok. Neeku biashara ena sidai oleng' tooltung'anak pookin.

Ore ena bayee netaa ene tipat oleng too ilntunganak ogiraa aifunga ilukunguni amuu lazima peyiee etaa strategy keekuu oree inkashin nimishorii erik ilukunguni peyiee menya inguesin ashua peyiee meyaa inkoleponi keeku keshetakini enkaji nipikakani Ankare eendaa napikakini enkurma ningorii tine wueji netumokini aaitibuu tine peyiee mitoki oltunganii aloo asara

Ore ena siai enegira aikunarii naa keloito vizuri kepuonuu ilntunganak aitengen irkulie venye nailea ilukunguni to wuejitin sapukin nitodol venye nashet inkajijik oolokunguni naa isotuu irmayai nelikii venye napikaki idaikin inaduo wuejitin enye peyiee Enya nipik inkariang peyiee etumokii atadataa telekii

Ore ibaa niyieu peyiee iyas ena siai naa lazima peyiee iyolou inikonii tenedungii ilukunguni inkutukie peyiee mitoki aiumizana ashua adany irmosor peyiee mitokii ayaa asahara nitudung aitobirakii peyiee minyal neeku oree ena siai keyieu utalam keyieu oldakitari loyieloo entokii naasita

Ore entoki e tipat tene wueji naa iyiolo oshi enkiroroto oo larikok pookin laijo iloo nkanisani, ile siasa naa lazima peeponu aatumo te wuei nebo, neponu ainosakino inchidai, ashu neponu ai aidim naaji aatolimu solutions naifaa nisaidia ake, teniko tenisaidia ninche maate peyie etumoki aendeleza ee utamaduni ashu etumoki aendeleza aatorik enaduo anisa. Neeku ore ena naa iltung'anak le kanisa loonotote tene egira aalimu issues enye ashu egira aijadiliana maendelo naifaa nees ashu a ntokitin naifaa ne nisolve pee mitoki aayaki ninche inchidai tiatua inkanisani enye ashu eniko teneramat iladuo customani lenye aa christians ashu aa iltung'anak laijo muslims, neeku ene tipat ena toki oleng'.

Ore ena siai enikunari te murua ang' naake egira aendelea vizuri ashu keloito esidai amu ore enkata pookin nagira oltung'ani aata ilukung'uni enyenak eniko teneramat naa teneyiu elukung'u irmosor ee nipimoki looba naa imosor loopetaa amu keya nai neyiu elukung'u irmosor kumok oleng' nemiidim sii atepetai pookin kata nabo. Neeku intau ake irkulikai nimpimoki enaa tomon enaa tomon o imiet, nincho metepetai iloidim atepetai iyiolo laduo lemiidim ee ashu iladuo kulikai extra nintayu nilo amir ashu ilo anya iyei. Neeku ene tipat ena siai oleng' tenipimokini elukung'u irmosor.

Ore ena baye pee ene tipat peesi ashu pees iltung'anak loogira aifuga ilukung'uni naa ore erishata pookin nagira iltung'anak aifuga ilukung'uni lazima peeshetaki ninche ewueji sidai lazima peeshetaki ewuei neishore, lazima peeshetaki ewuei ninosie endaa ashuu neeku ore etaa elel elukung'u nepetaa irmosor, nepetaa te wuei sidai, nimpimoki looba naa loopetaa peyie miaribikia ashu miinyal irmosor kumok nekiya siyie hasara. Enidol ajo sii iding'ate ilukung'uni inonok tenaduo wuei netii nintayu nintobir inkulie shelves ashu nintobir inkulie ajijik naajing' peyie etumoki aitoshea ashu aatijing' pookin enkata nabo.

Ore entokii nalotu idamunot tenadol enaa naa senate ewuejii nagiraa ilorikon atumore aijadiliana nchidai peyiee etumokii anaanoto maendeleo eweujii ee uamuzi peirce endeleza esiai

Ore eninko piintobir ena daa naa igelu ilo osokoni nigelu oloshi mushele sidai ashu aa oloshi lobulu asioki, oloshi looku aitobiraki lemeeta ee isoitok kumok ashu lemeeta isoitok pii. Ore piindip ategelu nilotu niyau oladuo mushele lino aang' nilotu aitobir, nilotu aikaraang'. nilotu apik enkare nincho iboil, nipik shu enkiti shumbi peyie etumoki aishamu. Ore peeku nintayu nipik ee adung'dung'oki intokitin naiba naifaa naa nidung'oki pee mitoki ainyala, nipik iyiolo teninya nile ore olitelekua nintobir aitobiraki pee mitoki ainyala erishata pookin metaa keready peenyai.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena ashu enaa ore ena naa sipitali ee kegirai aanap iltung'anak too noshi dapashi e sipitali, oltung'ani ele loinoto ajali ashu oltung'ani otamueyia. Neeku kenapi ninche aasiokisioki peyie epuoi a aing'uraki embaata peyie ee melo ake nimess oltung'ani nelo oltung'ani alo alo te sipitali ashu eye. Neeku ore iltung'anak lootamueyia te sipitali lazima pee ekuitikinyieki niteruni aisho fisrt aid ashu ing'urakini embaata rahisi mapema mapema pee mesioki oltung'ani aipass ashu peelotu oltung'ani aa ashukunye ee metaa kiidim naaji ataanyu metaremi irkulikai sindanoni ashu metabaki enkae moyian pookin naata niidimi aing'urari te sipitali.

Ore esiai oo kuna kipirta ashu esiai oo kuna tokitin tee te siai enaa ake ashu te siai e jikoni, naa ore ena nee entoki pookin naisho endaa ladha ashu entoki naidimi aiongeza endaa peetumoki atamelono, netumoki aaku kore oladuo tung'ani loinasita kifuraia sininye ashu aa kemelok enaduo daa tenenya. Neeku ore ena netaa entoki e tipat ashu etaa entoki e maana oleng' erishata pookin nagirai aayierisho lazima peeyier oltung'ani endaa natii mix oo flavor pookin peyie etumoki atamelono netumoki sii aifuraisha iltung'anak laduo loonyaita enaduo daa.

Ore eninko tenintobir ena daa naa ing'asa aipim ashu ing'asa adung'dung' aipim ninche ayiolou ajo kebaa enkiroshi naata ashu aa kebaa naifaa niyer enaake. Ore piimpim ee nitumoki atudng'dung'o ninchooyo nkulie roomi ashu idung' iyasiyasa oladuo tung'anak ling'irara aas esiai tenebo, nitumokiki aatang'ar isiaitin ashu nitumokiki aijadilianata oo venye nagira enaduo duata alo ashu venye naifaa neesi enaduo toki tenebo peyie melong'o ake nepong'o iladuo tung'anak loosita biashara tenebo ashu loosita enaduo siai tenebo.

Ore ena siai neetaa sapuk oleng te murua ang amuu oree ilntakitarini naa ilntunganak ooifaa neleenorii ajoo kajii eesitaa too sipitali peyiee etumokii ilarikong atayiolo ajo kanyioo meeta ildakitarini too sipitalini ashua kanyioo challenge naagira aimaa erishata pookin naagira ninje aabak ilntamoyia neeku lazima peyiee eyilou ilarikonk ajoo kanyioo meeta peyiee etumokii ai provider peyiee etumokii ayaaki ninje naduoo tokitin peyiee etumokii ataabak ilntamoyiaa

Ore eninko peyiee iyier ena daa naa iloo ninyanguu inkirik ninyangu irnyanya eilata flavours naijo kachumbari royco chumvi pilipili ningaraanga oree peyie eyiara tenkima ninguraa enkare shumbi nitumokii atadotuu enaduo daa ino etisidana naidim kila mtu aainasa

Ore eninko tenintobirr ena daa naa ing'as oltung'ani aing'oru inaduo tokitin naitobirieki ee ning'oru ntokitin pookin nifaa oltung'ani niyieu ore piintobirr nilo nipik oloshi toki loikaraanga ashu oloshi toki loitamanaa aitushul pookin tenebo peyie etumoki ataa kerongeni arashu etara irng'anayio pookin lootii atua ore pee inko piintamanaa niimpirr niji nintayu ilchafui pookin lootii nitumoki aitobira enaduoo daa pookin nabaa enaa eniyieu ee niidim sininye iyie ainasa arashu aifuraia.

Ore eninko pee inya ena daa ashu pee inya irmayaai oiboila nintayu iladuo mayaai nigelu iladuo mayai tewuei oonkukui ashu tentray ore piigelu nilo aitokitokie enkare nairowua nipik oljiko piipi miboila nintadoiki lelo mayaai linonok ore pee intadoiki nincho ichemuka for thirty minutes ashu aa ildaikani salasini ore piincho ichemuka ning'uraa enaa kekuto ore piincho eoku nintayu nipik enkiti tray ashu ipik esaanii nincho iropiju ore peyie iropiju ninteru aitayu inaduo abobok enaduo cover natii oriong' peyie itumoki ainosa nipik esaani nabo piitumoki aiperra enkata nabo.

Ore sababu naisho peyie kanyor ena siai naa ore enkata pookin nayierisho oltungani ashu natii oltungani ewueji sidai naa ketumoki ainosa endaa sidai ashu ketumoki ateyieru endaa sidai ,niaku ore enkata pookin nilo boo nairopiju endaa lasima piata microwave entoki nairowuajie enaduoo daa ,pemitoki aaku keeta oltungani gharama ashu bill nalotu ninokie enkima ninokie orgas .Ee lasima piata microwave enoshi toki nairopi , nairowuajie endaa erishata pookin nirowuajie sii enkaji ,niaku lasima pitumia iltunganak technology e kisasa ntokitin tofautitofauti peetumoki sininche aisadiata erishata pookin .

Ore eninko peyiee into intobirr ena daa naa ingas eyier orgali nintokitokie enkare nipick engurma nidotuu nintobirr kachumbari niyier skuma cube nitumoki atadotuu oree osinkirii intadoiki eilataa nairowua nagiraa aiboil oree peyiee ekuu nintayuu nintayuu iloik nintushul ookachumbari nitumokii ainosa teneboo

Ore entoki nagira aasa tene naa kegira iltung'anak eetuo iltung'anak le latia ashu iltung'anak le wuei nebo eetuo aisherekea tenebo ashu iltung'anak le familia nabo, eetuo aisherekea tenebo neponu aashipa tenebo, neponu aanya endaa tenebo. Ee endaa ena nateyiara enkoteli ashu nateyiara iltung'anak erishata pookin ee nipoti iladuo tung'anak meetu aisherekea pookin te wuei nebo, neponu aanya endaa neshipakino, neponu aang'ar ideas ashu neponu aadol aadol nkishoorot pokin naagira iltung'anak aasa, neponu aibung'a tenebo aaku entoki nabo.

Ore sababu we nkolong' nataasa ena siai naa ore enkata pookin nagira oltung'ani aasisho tiang' ashu nagira oltung'ani aikaraankisho tiang' ashu enkata pookin nayeu oltung'ani niteru enkiti biashara enye naikeep busy asu naret ninye aitayu nkuti pisai naa ilo oltung'ani ninyang'u irnyanya nilotu amir, ninyang'u sii skuma nilotu adung'dung' ashu aa neeku imir aka aitobiraki, neeku idung'dung' ake nimir too mpuyai, nimir sii sininche ee aa ee iindim aishoo ake oltung'ani neija medung'o nelo oltung'ani aitobiraki koon ashu teneeku nai tenaa iyie logira aitobir endaa ino ee aang' naa idung'dung' ake irnyanya nintuku niyer aitobiraki endaa ino miyata tatizo ashu miyata shida oltung'ani pookin leking'ir aisumbua.

Ore entoki nagira aasa tene naa iltung'anak ashu ilchoreta loonotote te wuei nebo aisherekea party ashu aang'ar endaa tenebo, neng'ar ideas ee ni nedamu sii enkolong' woinoto obo lenye ashu oltung'ani obo lenye otoiwuoki. Neeku ore ena siai nee ene tipat oleng' paa iyiolo enkata natumo ilchoreta netumoki aatadamu enkolong' ashu aisherekea ninche erishata pookin nadamu ee intokitin pookin nataasate, netumoki aatang'ar endaa tenebo peetumoki aatishipata, netumoki sininche ataa iltung'anak loodamu intokitin nataasa tenebo.

Ore eninko tenintobir ena ee enipej inkirik elukung'u naa ing'asa oltung'ani nilo agelo elukung'u enaduo nememoui ashu aa enaduo biyoto naidim oltung'ani ateyiang'a. Ore piigelo nilotu ni e ni nimbung' elukung'u ino nidung' orgos, ore piidung' nintadoiki enkare nairowua ore piintadoiki enkare nairowua nitumoki taa inakata aawa ashomo alo aiteleki enkima ashu aitayu intokitin iiatua, nitumoki atapejo toljiko lino. Ore peeku neeku nipik shumbi metaa kemelok aitobiraki, nitumoki aitobiru ashu ipej to sitima, neeku ore ena siai ene tipat oleng' kifaa nees iltung'anak looyiolo amu keyieru endaa sidai.

Ore enkitobirat ashu maendeleo naitodolu ena siai naa kegira iltung'anak aanyok aas isiaitin enye oo nkaek ee ayaki iltung'anak maendeleo tiatua nchi ashu a tiatua mashinani ee neyaki maendelo venye naii nkalema ashu eniko ninche teneiii nkalema enaake, peyie meeku ore nkalema naagira aasishore te siai naake eming'antak ashu medung'isho aitobiraki nimaniki ake agira oltung'ani aistruggle. Neeku ore ena siai naa maendeleo nabo nayakii iltung'anak impisai oladuo openy enaduo mashini, neyaki sii iltung'anak aiteleleaki iltung'anak esiai iladuo loogira aamir inaduo ashu aadung'ishore inaduo alema.

Ore eninko piisum oltung'ani peeyiolou ena siai naa lazima piinteng'en oltung'ani ee ndaikin naayieri, erishata pookin ashu ndaikin naikuni teneyieri, amaa naa eniyier nai mpuka ee oo entoki naijo skuma, ashu spinach, oo nkuashen, kaji inko eniyier, kanyoo mahitaji, iyiu entoki naijo eilata, iyiu salad, ee iyiu sii ee entoki pookin ninkraankie anaa irnyanya, kitung'uu, shumbi, royco. Ee kaji inko nai tenintobir entoki naijo kachumbari nitumoki atipika enaduo daa ino, neeku nena rereni naa iyeu piitumoki ataasa ena siai.

Ore eninko pias ena ashu entoki niyeu pias ena naa lazima pee iyiolo oltung'ani atapejo inkirik, lazima piiyiolo aitobira kachumbari, lazima iiyiolo oltung'ani ataa oloyiolo ateyiara orgali, lazima piiyiolo ateyiara skuma, lazima sii piiyata iropiani ninterunye enaduo biashara pee melo ake nihung' iltung; anak ashu neeku hasara teeyie. lazima sii piiyata ircustomani lazima piiyata piiyiolo atudung'dung'o inkirik aitobiraki atudung'dung'oki iltung'anak, lazima sii piiyiolo aipimoi endaa pee melo ake ning'atie iltunganak ashu ing'atie koon enaduo toki niya koon hasara. Neeku ore ena siai e biashara nee ene tipat oleng' enkata pookin nagira oltung'ani aiteru butechery ashu ewuei nepejaki inkirik aisho iltung'anak.

Ore eninko piintobir ena naa ing'asa oltung'ani alo ainyang'u enkurma enaduo kurma nayierieki intokitin, nilo niyau ee ore piiyau nilotu aikanda, nintokitokie enkiti are, nipik sukari, nipik enkiti shimbi ee nilotu aikanda enaduo toki nintushul we enkare negolu, ore peegolu nitumoki aiperipera peyie etumoki ataa kesioki ayiara intadoiki atua eilata ashu ipik orokiyo lino, niyer aitobiraki nintayu nipik ewuei nirobi peyie minyala ashu peeku naara ready peenyai.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena nee esiai e sipitali ashu usafi e sipitali venye nagira aendelea ashu venye nagira iltung'anak aas isiaitin pookin naiusu sipitali. Ore iltung'anak latii sipitali lazima pees usafi ashu lazima peendeleza usafi enye aitobiraki peyie eeku ore iladuo tamueyia lotii enaduo sipitali naake eeta environment sidai ashu keeta oo oo orbarasa sidai loidim aatadalare, loidim sii anaoto hewa sidai. Neeku lazima paa ore iltung'anak lotii sipitali kisafi ewuei netii.

Ore eninko piintobir ashu piinya ena daa naa ing'asa alo ainyang'u to sokoni ashu too supermarkets, ore piinyang'u nilotu nisuj ore piisuj ninteleki enkare enkima mitootua. Ore piitokitok nintadoiki nincho eyiara, ore peishu enaduo are nintayu enaduo daa ino etisidana ashu eeku neeku enoshi naa ke ready peenyai ashu etaa tayari piinya. Neeku ore esaa pookin nairopija inakata taa itumoki oltung'ani ainasa enaduo daa ino iropija aitobiraki.

Ore entoki nagira aendelea tene nee esiai e mental health ashu esiai ooltung'anak timamu ashu aa iltung'anak ee kegira aidvertise ninche esiai aajo ore iltung'anak ke lemesidain ilikuny ashu iltung'anak pookin kifaa niang'aliliai ashu iltung'anak loinyala ashu loota tatizo oo lukuny, kifaa siinche niconsidai ashu kifaa ee nerubareki peetumokini aataramat ninche enkata pookin nanyamal ashu enkata pookin nayeu usaidizi ashu eretoto pookin amu ore sininche naa iltung'anak ake tofauti ashu iltung'anak ake laijo iyiok ashu iltung'anak ake le kawaida. Neeku kifaa sininche ning'ori erishata pookin.

Ore entoki nagira aasa tene naa isikarini kulo ashu iltunganak loingor esiai e usalama te kenya ashu toonkwapi tofautitofauti . Ore esiai enye naa kengas apuo training negeluni, iladuoo lotegeluaki , nepuo training nepuoa angas aisum venye naas esiai ashu venye nai treat iltunganak tofautitofauti. Eh ore inakata peidup teine wuei , neponu nepuoi aisho irkuti apaitin metotona tiang . Neponu taa inakata indipa atotoni tiang , neponu nepuoa aas enaaduo siai naigerokoki , nidispasi sininche meshomoito iwuejitin tofautitofauti naapuo aasie enaduo siai enye.